Ũmaramari nĩ wĩingĩhĩte mũno matũra-inĩ, nĩ tondũ ekinaĩ nĩ marabunja manyũmba ma andũ rĩrĩa andũ marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũcaria gĩa kũrĩa, magabunja nyũmba, makaiya indo cia mũndũ nyũmba. Na rĩu ningĩ ona ũmaramari no wĩingĩhĩte wa wĩkinaĩ andũ magakorwo makĩohio njĩra-inĩ na makĩria ciana cia cukuru igĩthiĩ cukuru ikohio nĩ imaramari, ikahahamwo kĩmĩrĩ, ĩkanyitwo kĩa hinya. Na koguo gũkagĩa na guoya mũingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo andũ marakorwo makĩmatha nĩ tondu wa ũrĩa ekinaĩ manyamarĩtie andũ, bũrũri ũgakorwo wĩna mathĩna maingĩ ma imaramari.